Netai kokenget karon sait angwan kimwan missing nebo aeng ko yamennyie chepkondok che ibaishei koyae sabet kouwit missing neboo somong ko kanetik chekonuu (punishment) nemwan missing koraa ko yakiyatee sukul

Mitei tsavo ne notok koite emet ab Tanzania mitei koraa amboseli mitei koraa maasai mara ako mitei Nairobi national park ak kisumu national park

Kot neboo kabarastaet ne naat missing nekonuu logoywek ii ko kass fm.notok ii okikocham biik missing ing amuu ikoytoo logoywek kwak ii eng (lugait) neboo kalenjin ii ngololii kotet ii akikoyan bik logoywek kwak kolee bo iman. akokonu okabit akonabee (network) komnyee

Chang kaimutik che tos piit akobo network ngimoche iyokte chepkondok kobun mpesa akoi benkit netai komitei korik oleimitei kamasta neimite mite kebeberwek eng emet ap Kenya chemaname network notok anan kotomkechop kiit nekikuren bustait notok oei network konam komie nebo oeng ko simet neiboishe mitei simoshek che kikoosekitu anan ko cho mengechen eng luket nebo ingilish kelen 3G ko simonoto ko network nenyinet komi ng'weny mising amatanomei netwokit missing nebo oeng ko simet ap stimet mite simoshek chepeku maat imoche iyokte chepkondok imoche inam chepkondok iyokte koba benkit ketou iyokte kopek maat simet sikoyoche kora iyat siyokte kora koimin iketchini that process

Netai kokonai kolee kanyor sipitalishek tugul kanyoik cheamee neboo aeng kokonai kolee kakiib kerichek tugul chemii ministrii notok kobaa sipitalishek nebo somong konai kolee sipitalit kotil

Chang kabwatutik Che magoi autie chebo keny netai ko betut ne kicham kebendi kechenge samakinik en oino komiten betut ne kikibe ko oinonoto ko kicham keesyo kenam samakinik kitam ketoche be kwak ak keboisien bik Che kimenye kambi ko kibe betunotok ko tour ketekan samakinik kou kila ak yeityo konyo chito ne kiribse ko mutyo koib ngoroik en Ole kikametoen ketestai achek ketech samakinik ak netit noton kiboisien keribe umbu yekitar keteche samakinik kelen kilach ge ko mamiten ngoroik kikirwai acheget ii agoi Ole kikokimetoen ngoroik ngeite ko mamitei koyach koma ngoroik Che kikakilach ii agoi office noton nebo kampuninoto bonei be choto kikotoche samakinik ne kiyach kesom nyoetab kaat ak kingesom nyoetab Kat ii ko koma ketinye ngoroik kibirech inendet chichoto kiribse ak konyoiwech kaat ak kokonech ngoroik

Netai ii atauu alen atindiot nyuu nyoo sikochemeche kokas koebit komnyee nebo aeng amwae akoboo atindiot nyuu neboi plekwet ak ngetundo komechee kondochi tiongik tugul nekikikwee kandoindet koib kiplegwet kurainik chechang kobaishei akilit nyii

Kaimutik cheyoo anyor nyumnyumindo aboipochi tukuk chekiyaa abaibait ko netai ko chepkondok mi tuguk chekiaa abaibait mising netai ko awendot anendet akaal tuguk chemakchinigei cheibaibaya cheu amitwokik che anyinyen akawendote paro akot tiong'ik eng ole kiporune akot tiong'ik akawendote awe emet ap sang ko kiit netai nama anyoru sai ko chepkondok nepo oeng ko kasit ne nomon en kurkat mising koipei kasarta neo ngolen ameto kasit komokoi amete amu noto nekono chepkondok nguno makoi apet kasarta achengate tuguk chapaipachini amete kasit amu akoi keputo kasit eng ole ayoe nepo oeng ko lakok chonie mi lakok chemengech cheyochei akochi kasarta nywan arip aipe kasarta nyu aripe nguno koyo allchi tuguk chemakchinkee aka manyoru chotok aboibochini eng kasarta ni amite

Cham kobetushek tisab ii anan ii ko betushek taman ak kengee kosubkei ako olekelalde koraa kosubekei kerichek kotkoo kewee sipitali kekonin kerichek ko isabee eng kasarta nee nwach kiit neae kokakee sabet ii ko tililindo nebo chichotok

Kikonam lakok tukul koba sukul nekiname tibik ak murenik kobaa sukul akot ta chepto okasich lakwet kowekse sukul ak koraa kikonde katutik kandoik cheribe lakok ap sukul

Koriik chetinye sipitalit nekinyoisen, chekiriben biik chemiondos soiti ko magoi amwa ole ata amun miten sipitalisiek keechen missing kou Kenyatta hospital kotindo chechang',komiten sipitalisiek chemengechen ii kou Kabsabet ii anan ko sipitalit neu Nandi hills, ward kotindoi korik chetutigin chekiben biik chemiondos missing, nebo oeng ii ko tomowendi yotok ii agoi orit ait orit lagini kiowendi agoi sipitali ipoger biik chekimiondos komait orit amun kimogiyi chito nekinyoise kwo chito orit yotok ii ko amun chito nemioni en yoton komiomi soidi ngunon kikikochin ripset nemi barak chito, konyoindet nekinyoise en yoton.

Netai kokachin lakwet amitwokik ko takomining amuu memuchi kwam amitwakik chekichopei eng maa neboo aeng ko chekoo ab kinet kotindoi (iron) koraa koribei lakwet matko mnyan haraka

Oret nekararan sigenai kole nyigis chito ko keba masta oleginyoisen, sikenam konyoindet ii ak koroo kokweny inendet kole tos nyigis chichitok iman ii asikosikyi konai inendet kole bo orowek ata kotko nyigis ii anan komanyigis, nebo oeng ii ko kioroo boisiet oranotok ii ak kikweny inendet ii nekakotoi kotamtam kole tos onyigis ii kole inendet amun kikitupche kokaikai kebe sipitali olekinyoisen sikikweny, ak iib kikweny inendet ii akimogonyigis kokibor kole kitamkotamtami kityo ak kikakotoi kotobot ii ak kikakonai kole tos ayai nee amun kitokomiten sugul, lagini kingikweny inendet ii kokimogonyigis.

Ngaroo ketit ab sitimet komii oret konetai ko amwachii biik chepoo KPLC amuu kikotoretech missing koaywech tuguk che echen kikoibwech sitimet koraa ko kasit nyuu arib biik cheriboo

Kanai alee chepkondok che alibanii komii barak missing ii konetai ii kwakuur bichotok ii keai hesabuk neboo aeng kwangololchi bichotok ii akatinyei kartasok che ibaruu nebo somong ko kiroo kelee kakiatanoo akakas olemwotyo icheket

Nganai ale kabet kiy agenge eng tuguk che atinye, ko kit netai amoche amwoi kampuninotok kogirur kandoikab kampuninoto chetononjin masta nebo ripsetab tuguk atya mabaraste. Matamwochi chitugul agot cheyoe boisiet yotok matamwochi. Nebo aeng after ko kagur kandoichu ketononse komie ak kengalal tugul aelesanji kole kobekyi kuni ak kuni ago kobetitoito ano ago koomiano. Asikosikyi konai ogot akichek kole kowaak kounotok ak agas ngoliot nemwoe icheget agobo amune sigobet ak komwa mutyo icheget kole kimwae mutyo amukobet, ago magat kerib tugukuk. Nebo somok ko awekchi kongoi icheget amu kakoyan ketononsei ago kakokasa it ago kakokasit tugukchuk che kobetio.

Ngelelinik en Kenya ko chang' missing choton, biik chebute ng'atutik ii chekikisir en kabkirwog ii ak koot neging'oten ng'atutik, netai komiten ng'elelik che kigoyan kole mowoloksei agot ndakigimut kerat en ng'o, keibchi eut seria ko kikoesyo kowalak, ko choton ii ko chekikotestai missing kobut ng'atutik ab Kenya ak kotesetai kolele atgan kora, chorse, kwalak kobire biik ii, kwalak kobore agot biik kobeten biik sobet, ko biik choton ii ko kigo en kasarta nekikosirto kokikomuch kandoik ab Kenya koib seria en ngeunwan ak konam bichotok ii ak korat en ng'o kenyisiek tugul ii alak kerote ak kityochi kelelen marakowalak, kora ngelelichu kotesetai kochang'aitu koten kwendi kasarta amun boisionik chemogomiten en Kenya kokosoni biik chechang' koyai boisiet ak koik chito ngeleliot anan koik chorindet.

Netai ii komitei konyoik che koroo biik chetindoi kewelutik koeshoi icheket kolee imuch makilipana okanyaa chichii anan koibee kouyoo kerkeutuu ak bichotok koraa neboo aeng kandoik ii cheindochin biik chetindoi kewelutik eng emet nyoo ko kikwamee chekondok ab bichutok cheboo asoyaa

Sokat komuchii kotar biret ab kei eng kaunti neboo garissa netai ii kokokin kolee nee nekitestai sikwai bichotok kobirkei neboo aeng komakat sokat kotes biik cheripsei eng masatak boo garissa ak biik cheamndoi logoywek che mnyach

Kongongalali serikalit akoba sibitalishek kongalal icheket Kole sibitalishek chekitinye en emeniyon Nebo Kenya kotutikin mising ako chepkondok chekikokachi ministry netononjin sibitalit kotutikin mising kosir bik chechang cheyamegei cheyamatin en sibitalishek Chok noton akongem neranik mising chekakosomanji kanyaiset amun kotkomachang chepkondok chekikoshin sibitalishek Chok sikosiki kosir bik cheyame konyais kongete neranik kokosani anan kobetos Baishonik chwak en neranik chuton Chu sibitalishek Chok ako koraa kwae bik matkonyor make ywan anan kit nemakin gei en sibitali yachenge kanyaiset en sibitalishek chebo Kenya

Ngaliban hotelit ii akait alee tomoo kiun ii netai amwachinii kandoik chepoo hotelit notok akuree akangololchi alechi unii ako unii tomkiun hotelit nii

Netai akurei chichitok ii aketobngosei tuwai akat ii akamwachii kainaik chuk ii akalechii mutyo missing ii eng tigitit nemainyoru amuu kokealda tugul ii makomii akatiem angololchii alachi chepkondok kuuk kiwekun komnyee akatach betut akee koraa

Ngalalet nebo kibakenge kowole mionwokikab kobwotutik netai koyoe chito kongalal misig amun kere kolee ang'a ngalek cheimo chekonon kowotutik ko tindo chitukul ng'a uu kelee maanekei neabune kobwotutik cheuchoton, nebo oeng koyoe chito komwa akobo tukuk chekamakobote komwochin chito nekanyo kongololchi amun chito nekonyoko ngololchi nekisomonchi kasinoton ko ngololchin akoi kongany ngalek che echen chekotieme kouny chichoton non bune kobwotutik, nebo somok koyoe chito kora koro kolee ng'a sobet kotos imukak kila kitu neimi chito kere kolee ng'a tos amuch amun chitukul nebune ngalek cheu chuto chuu.

Ooo kelchin missing neboo simet amuu netai imuch ya kanamin kii kemboi imuch kemnyan ii anan okabwaa chorik komech kochorin ii imuchii ipangan biik cheboo kokwet ii imwachii ilechii kaikai obwaa otoroto amuu simet kwae ngalek kobaa haraka kosir ikur icheket

Biik chechang kongalalei akoboo tililindo neboo borwek chok ako olekimenyei netai kotindoi kamanut missing amuu kirindoi ugonjwoshek chechang amemnyonii mitei ugonjwet neboo malaria cholera ak bilharzia ne kimetei olematilil ii koae imnyan neboo aeng koae lakok chemengechen koroo kolee angaa boo kamanut kotililil chitoo

Kakwautik chekisubii yakinamee nafas eng karit ab rutoywek ko netai ii komakat ilipan ii kosubkei ak kampunit mii kampunishek cheboo basit anan ko karit ne mingin neboo aeng ko ilipan chepkondok che makatin eng kasarta nemakat nebo somong ko makat kekonin risit neibaruu kolee kailipan chepkondok chotok

Kautik ko chepkondok oleoldoytoo aldai chepkondok chemii barak missing ngikeretoi chekikotoi eng sipitalishek neboo aeng ii ko kerichek komii chengemaksei eng kasarta neenwach neai kobaa hasara missing ngomaalda kerichek chotok kora bik kokaikai kobaa sipitalii kopiman

ookelchin nepo muswoknotet en ripetab tililindo amun kirindo tiongik matkobwa kotko tilil ele irue anani kotilil borto ko kirindo tiongik cheu isirekii miteki alan kotiongi alak che chome ale momi tililindo kochoton kii kongokirinda tiongi chuton ii kokirindo ugonjwoshek missing en bororiet ii anan kokapchi anan ko chito nepomoeng ii komiten kora ugonjwoshek che ngo chafu anan ngo tililindo ngung komi ngweny konomin ugonjweshchete kou maleria anan ko kolera amun ngotko komatilil ele imiten i koyoe tiondo notok ibu malerianotok kikuren mbu konyo komeny oleimiten akosambasan ugonjwetab maleria anani ugonjwetab kolera

Boo komonut missing katet nekekonuu eng kot nekinyosee amuu katet koibee kerichek akoi borto amuu ngerutin keut ii anan ko kepeperta akee tugul neboo eut ii koibee kerichek eng haraka akimnyeitu eng kasarta nee nwach ako koraa meribotii kerichek akoi amuu katet kobekuu eng nyotok

Kiruiwokindet kekuree Hillary enga mastab kaptien cheptililik location eng nandi hills ward kasit nyii kotonochin yakikotoi chepkondok chekisomanee chotok kekuree CDF akoibei kakwautiet kocholwokenjin chitoo akonam chichotok akumut kotini koraa kokonai kolee ngomii chii kandoin kanyor kila kitu yanyonee

Kandonatet ab mca notok mii ngony missing konotok neisubii bik chechang amuu netai chito nemii yotok korichik bik missing eng kasarata negoi tos kinyor nitok nebo aeng ii kokere bik kole ae kasit chichitok akolibanii chepkondok chekisomanee

Sirkalit nekonuu chepkondok ako mabenkishek amuu kasit ab benkishek kokoron chepkondok kikochop borto neribee borta netai kekuree EACC notok koribee chepkondok ab asoyaa neboo aeng ko borto ab (finance) notok ibchin bik chepkondok olee makat eng ministiri

Mornet notok toninchin kertoet ab (weather) konotok bo ministry of environment nekeree itondoo ab emet netai kokeree kolee tos roboni kongoroo kole nekit korobon robtaa noo komwetoo bik chemitei maswek oletos maran neboo aeng komwachin bik kabatik kolechin nekit korobon sikochob mbaronik kwak engasarta nemakat

Kaimutik muut chemabetei kekurei muren eng' ole amenye ko netai komitei kimutai mitei kipkemboi mitei kiplagat mitei kiprop ak kiplimo ko kainaik chebo tibiik chemabetei ko mitei chemg'etich mitei chepchirchir mitei chesang' mitei chepkemboi ako mitei chepkoech ko kainautik chotok chemabetei kekurei tibiik eng' ole amenye mi kora kainautik chebo kanisa cheu mercy eng' tibiik mitei kainet neu purity mitei kainet neu charity mitei neu chepchirchir ak Sheryl

Kandoik chepo polotet che tindai kimnatet neoo nepo kowiss kapwatet ap piik eng' ole amenye ko kadoik ap MP chotok indochin kepeperwek che kikure Nandi Hills Constituency, ko kepeperwek che imuch kowiss kapwatutik ap piik i amu kikiyan inendet ak kikecham inedet missing'. Ko ngomwa kii kekere kele iman. Kandoindet age kora ko kandoindet nepo President , kandoindet nepo parak missing'. Ko kikiro kele amu oo mi inendet missing' eng' kandoinatetnyi kongomwa ki kowissi.

Kandonatet neboo somong nekiboo mwai kibaki ko kiib chemnyachen missing ii netai kiib somanet ab buch nekibakelipani nekipoo free primary education okitoret bik chechang' che kiwisisen akikomuchikei neboo aeng ko kiib sibitalishek kobaa kepeperuek tugul nekimakelipani nekiai kokirindaa ugonjwoshek tugul nebo somong kiib pikipikishek nekites baishonik

Makotesetai konyoik korutochin bik chemnyandos amuu ko ni netai ko kibaishei chepkondok chechang' yakirutochin bik chemnyandos eng korik kwak amuu kimakonyoruu bik tugul ko nguno kaikai konyor bik kanyosiet eng korik kwak amuu ripasei kerichek ii a komitei tuguk tukul yotok

Kabarunaik ab malaria ko netai ii kokoet maat ing borto nelubchani borto neboo aeng ii ko mekasee teamishe ikasee tui moet ako koraa memuchii iai kasii akot iwendotee ko memuchii

Mashinit notok pimani rwaet ab korotik kobo kamanut amuu keree kolee tos kila kepeperta nebo borto konyoru korotik ii kou olemakat ii nebo aeng kotoreti bik chetindo (pressure) tos kokoit anoo konyoset koraa kokere chito nekamnyani angepiman korotik ii mebaruu

konyoik ii ak kokwet komuguli koki koesho yatitoetab tibik mising amune koni netai koyoe tibik ngeyatita chebto koeshe kitun amun ngomong ii afta kakeyatita konyo kitun inendet kosupkei ak kinekitam kosubi bororiet olikinye nemekokasrta nekimiten ngunon nebo oeng koyoe chebto koro koker kee komi ngweny missing amun kakingem bortanyin nebo somoki kokimokomiten sirituk che tililen keyatita kwony kokokibut ngotutik che kikasirwech kimurtoyot kole moyatite chi ne kwony kongeyatita ngunon kokere kole kokibut ngotutik chekikasirwech en kitabut netilil nepo angwn koyoe chebto motokwo sugul kekere chebto kwo suguli mobo mana mising kekre ko asara nea kwo sugul chebo ne kakeyatita

Boo maana missing konuu kelchin netai kikosir bik kwai boishonik eng kampunit notok neae konyor bik chepkondok sikosikchi komuchee neboo aeng kikwai safaricom oloo eng konyosiet kikolibanchi bik konya bik eng sipitalishek ii kikotech sibitalishek kwak che ngiwee kinyoin buch nebo somok ii kechezan mpiret nebo keldo missing amuu lipani bichotok chezani

Mitei kasarta nemeche konyoik ii kosich ak chito nemnyonii sikosikchi konyaa amuu mitei tuguk cheae konyoik kou ng'etet noo kaumnyani komuch kenabee chito anan kiunjin moet ko mamakat kokeree bik amuu imuch kwai chito kotobot missing ngunoo kekere yotok saishek alak

SHA koboo kamanut missing amuu ilipan kopole pole eng kila arawaa si ko betut nekemnyan akot takimeche chepkondok chechang ii kolibanun sha. sha kora ko kikosir bik chengang kasii

Tililindo koboo kamanut missing amuu yaee bik chemenyee yotok kosich kipakenge kwai kasit eng koret ne kararan ii akotilil borwek kwak sikosikchii kokirindaa (ugonjwoshek) chebuu (uchafu) cheuu malaria

Chang' mionwogik chebo kobwatutik cheibu kerichek ab bogitet ,netai ko ogonjwet ab pressure ne notok kobwati chito ng'alek chechang' missing en metit neyoe korotik chebo borto korwai mising anan kobwa ko mutyo ne berwek chebo borto komonyiru korotik cheyomegen ko inguni koboisien chito maywek sikosikyi matakobwat missing en ogilinywan akotebi kou yon koutyen kiit netesetai, ako iman ii komoutyen lagini mutai kora kobek maywek ii kotakobwati kora ak kotokowekse kobwatutik choton chekoibwoti chichotok.